Mokwongo, aneno ka ng'ani chal ka gima osekoso nutrients mang'eny e dende. Nikech chiemo michamo pile nyakibed nichamo chiemo moting'o gik moko te. Oting'o protein, oting'o vitamin, oting'o minerals. Kendo pi be nyakimodhi, koro gigo ka onge e chiemo michamo pile, to in okibedo gi afya maber. Ibro bedo mana ng'amodhero, machalo ng'ama thagre machalo be ng'ama tuo kamae. Koro nyaking'i chiemo michamo maber, kendo okawache e yo marach, nekech del ni othoro yudore mana e Turkana kocha. Joka onge ga pi, kendo gionge ga chiemo maber. Koro ineno ka gidak ngima marach kendo githagore ahinya. Kendo thothgi dendgi ok ber, korineno ka gidak gidhero, inmeno korgi kamae. Kendo ok en gima ber, onego omany kakikonyogi. Kata kamano be, nyaka in ka in gi del maber, med chamo chiemo maber moting'o gik moko te. Ichamo protenis, ichamo vitamins, ichamo calcium. Ikiko gigo te, okni ichamo proteins pile ka pile. Okibobedo gi afya maber, nikech ibro chwe ahinya, toki chweyo kuonde te, ichwe mana kuonde mopogore opogore. Koro ber ka ng'ato chamo chiemo maber to modho pi maber.

An awuon e ng'eyona kata e gik ma asetimo, e yor pith gwen ahero pith gwen, nikech an owuon ne achako mana gi gweno ariyo, ma dhako gi ma dichuo, to ma dhakoni ne aneno ka otoko tong'e apar gabich. To nawene ma oninde te ma ne otoko na nyithi gwen apar gabich go te, kendo narito gi maber ma gin be gibedo madongo. Koro gweno en gima ber ka ng'ato pidho, nikech inyalo chako mana gi ariyo to ibedo gi pradek, kata ka dweche pok obedo mang'eny. Kata kamano gweno miyowa tong' mokuongo. NIkech sama otoko tong' cha in iwuon inyalo kao noko itedo e odi kata ka chieng' moro ionge omenda ma di to madi nyieo godo chiemo. To kisetedo to modong' ibo wene oninde. To gweno be ka oseninde tonge go otoko ga nyithindo mang'eny, kendo nyithindo mang'eny go ka irito gi maber to gidhi dongo te maber to idhi yudo idhi bedo gi gwen mang'eny dichiel. Kata kamano gweno be sani beche oidho ahinya, kendo ka irito use e yo e sikuku kae, to idhi uso kata gweno achiel aluf achiel mia abich. Thuon maduong' marateng' ma ochung' chien cha mano iuso kata aluf ariyo e alworana kae chieng' sikuku. Koro ineno kaka ka in kodgi kata apar, thuondi marom kamano apar, tidhi ya kata gi siling' aluf piero ariyo, kata kiuse siling' aluf achiel mia abich adhi ya.